Mae en ohala mar nyanya. Nyanya en chiemo mitiyogodo pile ka pile e udi ma ng'ato tede. Nyanyani bende konyo gi vitamins e dend dhano, kata kamano, nyanyani itiyogodo e loso kachumbari minyalo chamo gi ring'o mowang',gweno mowang' ,kata atudo mowang', to gik moko mang'eny minyacham gi kachumbari. Wantiere be, gi mtura, minyacham gi kachumbari. Keto nyanya e chiemo konyo gi gik mang'eny e dend. Asebedo kachamo nyanya pile ka pile chakre adong, abed matin nyaka abed maduong'.To gima anya wacho en niya, nyanyani, kiwacho ni nitie gik moko mosebedo ka okonya godo, achiel, ok asebedo ka abet matuo. Vitamins en gik makonyo e dendi ,gik magoyo kata tuo, mondo kik iyud tuo, magi e gik makonyo immunity ni, mond' obed gi teko, ogo tuoche moro amora. To nyanyani osebedo ka konya, to an pok nadhiga manindo e osuptal chakre ne nyuola. To ohalani ber nikech ji tiyo gi gini pile.

Mae iluongo ni avocado. To jogi ogolo avacado e puodho. Avocado en gima ipidhe e puodho. To kidwa ng'eyo kaka ipidho avocado e puodho gimokuongo monegi ng'e en niya. Avocado nitie sama nitie to nitie sama oonge. Manegimomiyo kata kidhiye chiro nyiew avocado samoro iyudo ka nengo ni malo to samoro be iyudo ka nengo ni piny. Sama nengo ni malo, mano wacho niya, avocado onge. To sama nengo ni piny, mano avocado nitie. To jomopidho avocado koro golo avocado e puodho kaka jogi to gitero e chiro koro nengo dhi bet mapiny. Mar ariyo, avocado ni kidwa pidhe tonegi many kuma ber minyapidhe avocado ni. Kiseyudo gimokuongo monegitim, onegi kuny bur matut. Kisekunyo bur matut, avocado kisetieko chamo nitie gimidong' godo. Gimidong' godo no iluongo ni seed. Seed ni ikaw tinyume bur no. Kisenyume bur to iumo bur kastiole pi. Pi iolo gokinyi to gi godhiambo. Iolo gokinyi to gigodhiambo. To avocado ni bobiro mos mos. Tokosebed maduong' titere chiro. To iuso moko be inyalo loso godo gimimadho to be iterechiro to bende iuso gite.

picha ni aneno nyathi to nyathi mantie e picha ni nyiero, nyathini be oruako jesa jesi mar tugo mpira. To nyathi achiel achielni aneno ka oonge tielo achiel, tielo achiel aneno ka oketne chuma. Chumani iketoga ne joma olalo tiendhi achiel ka yudore eyore mopogore opogore. To chumani ok ket e tielo kende, chumani inyalo ket e lwedo to bende chumani koket e tielo to inyalo wuotho godo ka ng'ama nigi tielo moro. Inyalo ringo, inyalo chikri, inyalo timo gimoro amora ma ng'ama nigi tielo nigodo, inyalo idho kata kamoro. Momiyo ka ilalo tiendi achiel to ok o nego idwa kata negri nikech ionge tielo. Ka in gi pesa inyalo nyiewo chumani to ketni e tiendi, to ka oseketni e tiendi inyalo dhi mbele gi timo gimoro amora manitimo kata tich, inyalo dhi tich, inyalo dhi kane idhiga tich mondo imed konyo familia ni. To nyathini agoyo ne mos ahinya lakini aneno ka omor kabisa, chumani osebedo kakonye ahinya. To mano gima ber kabisa ne ng'at moro amora manyalo bedo ni olalo tiende.

Mae iluongoni sanitizer to sanitizani kawacho adier, nawinje diere korona. korona en tuwo manowuok manogo piny marach, ji mang'eny notho. To koronani kaka nowuok, sirikal nobiro gi yore mopogore opogore mane gimiyowa mondo kik watem kingre mondo kik tuwoni omakwa. To koro yo mokwongo manomiwa en ni sanitizer. Sanitizani iluoko godo lweti. Tije en nego germs te e lweti, nikech koronani niwacho ni nobiro niwach germs, to koro kilwoko lweti tirwako gimoro ma iluongo ni mask nokinyal yudo tuwoni. Kata mana kamano, sanitizani ok ti kende, ok ti kode kende e wach korona. Sanitizani bende anenogi ga e otel, nitie otende moko ma onge gi sanitizani. Koro maonge gi pi gi sabun, gin gitiyo mana gi sanitizer, to sanitizani idhi tiketoni e lweti, to nego germs te, germs gi koseneg to lweti dhibet maber, maler kabisa to lweti kaler, inya chamo chiemo to kichamo chiemo ka lweti maler, to ok ibobet ,to ibodak maber bende.

E pichani aneno ji ariyo, ng'at achiel madichuo , machal ni jaduka, to ng'at mar ariyo aneno ka en dhako, to oting'o tray, to ochal ni en, ema oomo ne jadukani gik moko. Jadukani timo ohala mopogoreopogore. Aneno mkate, nitie tong', nitie rabolo, nitie mananas, nitie carrot, nitie oganda, nitie chumvi, en gi credit, to en gi gik moko mang'eny. Duka en ohala maber kabisa nikech e duka iuso gik ma dhano tiyogodo pile ka pile. Gimoro kaka mkate, mkate en gima dhano tiyogodo gokinyi kapok odhi e tich. To mkate ni obo ny'iewo gi chak, to chagni ng'atni nitiere godo, inyamedo kata gi tong'.Koro ohalani chal ni miyo ng'atni pesa maber nikech omor kiomone gik moko. Ohalani ber. To ohala ka ber be to nitie gik moko marach madhi gi ohala. Mokwongo en gope mantierega e duka. Ng'ato nyalo biro e duka to kawo gop gimoro to ok ochul. Kokochul gopi, to mano nyalo bet marach ne ohalani ,nikech ok ibiyudo pesa ma idhi iwargodo gik moko. To mano dwoko ohala piny ,to ohala nya kata lwar. To bende mano, ma ohala maber matimore county te ma Kenya kae, Kisumu nitie gi kamoro amora.

Mae en chiro. To chiro ni yudore e piny mar Afrika, Kenya, Uganda, Tanzania. Koro e chiro ni aneno ka nitie joma mine gi joma dichuo. Joma dichuo gi joma mine. Jomanitie e chiro ni uso lewni, gik mopogore opogore mang'eny. Nitiere moro kacha mauso gimoro miluongo ni ice cream. Nitie joma nyiepo bende. Ka ng'at mochung' kae madichuo moting'o long'. Otemo ng'io long' manyarome. To jauso be temo ng'iyo longe ma onya miyo ng'atni. Longe gi nitie moro ma ji uso ma moko ni kamera to moko be ok gin kamera. To longe gi becho becho bende. Nitie joma oketo lewni mopogore kaka sweta bende. Nitie mama moro maniitie but sweta kanyo otemo ng'iyo bei kata otemo miyo chiwo pesa nikech oseyudo gimodwaro. Mbele kucho be waneno ka nitie ng'ama uso ice cream to ng'atni bende wuoyo gi customer mbele ne kanyo. Koro mae chiro ma iuse gik mopogore opogore mang'eny to bende en chiro maber. To ber ka wadhi e chiro.